Kore sheriani napiki peyie emirishere laturok amiraki ndaki nkopii eboo naa keyeu neitabarii aitabaki ltung'ana pooki loishiakino pootum inia sheria, ii neyeu neitabakini tenkoitei nayoloi ajo kebakii ebaki ng'ai neitabakinii tonkutuk nayelewaa ltung'ana pookin oturisho, nelikini sii ltung'ana teng'amata nabaki naa ewon etuu easicho aturisho metaa kore naa eturisho ltung''ani keyoloo ajo nchi eyari naas peyie atum naa atarawaa atimiraa inia daa amirakii nkopi eboo kore taaduo peyie eaku naa etabayie tenkoitei naelewa ltung'ana tang'amata naishiakino naa kijoki kore eimuu.

Ee atipika taapa shimbi endaa naa ore tenaparru entoki nataase apa, entoki duo naaiexpirienzo naa, enkure kedumaki enkare oleng naa nikidung'udung' orng'ejep ekidungudung orng'ejep neeku ore akeyie ore tesupatisho mesupat akeyie oleng neeku ninye apa atalarrua te ndaa natipika shumbi.

Oore taa ilopisani long'wesi naa oore enkisoma napuo aimaa naa peyie eiteng'eni eneiko peyie eramat ing'wesi napaasha, amuu keetae ing'wesi naarisho naa ketorok naake oleng niaku keeta naake vile naramati abaiki ninche niaku iyiolo peyie eiteng'eni impukunot oo ng'wesi, weneikoni tenebaki ng'wesi.

Ore taa enikoo sirkali tenibooyo kiyama oo nkera kutiti naa keyieu duo nisumi enkera pookin ore dii ntoyie keyieu netii sukuul naa kishakino nelikinj Ajo kainyio pee eisum amu ore enkera meyieu nitunguarii sukuul naa enatoki esomi layiok neeku keyiolo pookin tipat enkisuma naa enakata epuonu ayiolou erishata naishaa neyimi oltung'ani amu keyamisho Kuna kera kutiti amu eitu esuma neeku naa meeta aitoki naas naa kelo ake oltung'ani nebaiki irkuti arin neyami neeku ore pee eku kebaya enkera pookin enaishakino nebaiki masomo neeku naa kelotu enkiama Akinyi mitoki akuu neeku keyieu ning'ori mbaat pookira are entoyie olayiok amu enakata naa ebaya masomo

Kore taa ntoki natuwaa nikijo duo nkomono tinikijing nake ntokii naijo lpul naa awor nkirii naa tinikindiip taake kiata yooh ntoki nikijo duo nkomonoo naa apa abaki inia otuwaa mokure akeye taa eatai oleng' naa inia nikijoo watanitaa ntokitin naitelekini nkirii naa nenia keek ninshe naa enang'arii naa kenang'ari naapa ajoo kitara leloo mang'ati lojii anang'aa nketaa inia bataa nenangarii tenesacharii akeyee lpul eatai ntoki nikijo nkomonoo kore akeye nkirii koworiworii akee ninshee meatai akeyee ng'hai omonoo naatai teneidipii akee eatai ntokii natuwaa inia.

Kore taa technology peyie eisaidia naa loshoo teekura metaasi tewang'an tonkoitei nadede naa keyeu metaa meataa ltung'ani loidim neibadilisha ntoki natooshoki te polling station iyolo poopuo ayelou naa matokeo natooshoki te polling station ninshe naa otoki nabaya idia ekilepiet, national talling centre naa koltuu naake technology aaku keisaidiayie aaku taa mebaki nei change ltung'ani inia tokii tonkoitei naake pooki, kore taaduo peeng'aduni petaa meichenji iyolo ake ntoki nati polling station ninye naloo national tally baas naaku keisaidiaye naa technology inia kataa naa kuraa.

Kore taa ltung'ani oyeu silee ena naji helb, naa ltung'ani naakeye loisomitaa naa ta te colleges, tanaa sii university, naa kore duo nkoitoo naimin peelo atum keyeu neataa naa nkipande, keyaa petaa nkipande neata sii mpalai esukuul naa naloito ntoki naloitoo aisomea kore otokii ntoki nayarii naata, naata kra pin neata naa otoki ake account e bank iyolo taa peaku keata nenia tokitin neloo naa mtandao, ntoki naa naji portal naasieki alee kazi aomoninye naa ana sile naa ninye akeye ntokitin nayeu ltung'ani tekwe pootum taa ashomo ataasa naa ilo siai atum ana silee.

Ore entoki naliki oltung'ani metijinga ena naji ecitizen natum entoki service nayieu tenaa tenkinyakuta ene driver nilikii naa ntokitin najing enenye keyieu netaa entoki najii password petum atijinga nerewakini naa massage nerewakini ore pee ejing enewueji olderevai tenaa license eyieu ng'ejuk nerikoo naa nejia naa nejia naa enko tenirikoo oltung'ani tee ecitizen oo nkulie oitoi nasisho tee ecitizen

E kore taa teneper rais le Kenya naa keyai parliament mperot akeye nabaki unii enaaku taa neripito lopisani lerubata ejeshi naaku taa ninshe lorip nenia perot pukuraa natii parliament pootum raia oltung'ani loyeu netum atodua ntoki naa najoo nkutuk elmusung'u body viewing neitaini kenyaa teinie neyai taa ng'oji nopuoi aitibirarie naaku sirkali akeye naing'ur kutukaa peeper mpaka naake nopuoi aitibiraa.

Kore taa larabal le Russia oo UK neikuna pelotu aitanyamal tanaa ailepie bei elata teloshoo le Africa naa kemirakinii sii dei shi ninshee nemir sii ninshee naa kore naa amu mokuree emiritaa ninshe lataa naloo ana bata ee Africa naaku naa nerum taa Africa lataa kinii naaku naa kore amu koodo yooh naa ntokii naa masaitaa neiliapuu naa bei naaku inia akee mokuree etumoi lataa oleng' naitaa lata meiliapaa tankarakee meata naa neimutai eloitoo naa larabal kwee mokuree naa eata neimuta lata altu Africa naaku tankarakee akee inia naaku ketaa kinii ninyee nayewoo ayakii africa nyamali meiliapa naa lata oleng'.

Kore taa ilmutandao neiko peitadoiyo emirata enkasetini telosho le Kenya naa ana naa nataa kotum naake iltungani etii weji netii lomon pookin lopoto kwe tekenya naaku inatoki peyie edoiyo ale kasi, mokore naapa aa keanyu ltungani ingarri meyau ngaseti peyiolou ajo nyoo ng'ole etojo sirkali, nyoo ng'ole etojo ilturur loje, anyoo ng'ole etaasaki te sipitalini naaje, ntoki kumok naa nayeu ltungani neyiolou peeyie ntokitin pooki duake, ilkasin loishooritae, metaa te esimu enye taake taata eitai ltungani bora ake ieta iyie bundles, nieta esimu naji ormutandao, nitum naake lomon pooki opoito, naaku ore amu mekore eitoki naa eyeuni oleng te ingaseti amu nena rokirin apake eyeunyeki ingasetini, naa inia peetodoiye naa mirata enkaseti, ina toki naitodiyo, ketelelia naa ntumoto oolomon pookin otii apa ingaseti, neinyang'utae taa abaki ingaseti to nkule le ormutandao, inatoki ake iyie naitadoiye ketelelia ntumoto oolomoni pookin, netelelia apa ntumoto oo nenia aasetini te esimu ake ltungani, mekore na ilo ainyang'u ingaseti.